An ahero ringo gi gari motien chakre sa achiel ka adhi mabor. Nikech mano miya anindo ok a jony ahinya kochopo okinyi seche ma alar. Karingo gi gari ma odiochieng to awinjo ka olo denda to kendo samoro miya tuo moro mar ng'ok e gari change. Awinjo mana ka atuo. Omiyo an ahero mana gari motieno.

Ma en rabo oyunga. Itiyo kode e gengo tuoche malandore kinindo gi wadu matuwo mondo omi kik iyud tuwo, kaka mondo omi kik iland tuwo ne nyawadu maonge godo. Tuochegi en kaka ayaki.